Ore eninko pee inya ena, naa iimper aitaa kutiti, nipik shimbi aashu ipik ake shimbi niwony ake nabo kata nitum ainosa.

Ore enkipirta nanyorie ena bae, naa kore enda mashini nalio naa kitelelek esiai, aataa keirowuajie endaa, neirowuajie akeyie entoki pookin niyieu ninya arashu niyieu niok, teleleki otesiokinoto oleng'. Neeku ina paanyor ena bae.

Ore ininko tiniitubiir ena naa ing'aas ayeer olgali, niintoki aitobiir ele siing'irii idiipa ainyauu to sokoni, nintaadoki atua ilaata meoo to ldakikani ake iiyie o meetijing'ai enkimaa teneboo o laata. Ore to ildaakikani obaaya toomon arashu tomoon oimiet naa keaaku eoo. Ore sii enkaai embukaa naa apiik ake kitunguu ning'araang'a embukaa kando. Ore ena kaachumbari natii embakuuli naa idung'dung' ake elnyanya teneboo okitunguu opilipili, nidung'dung' maa nkuutiti ata enkutiti nkutiti nkutiti meetaa nutuum aitushulaa nituum endaa. Ore sii ena neitelekino osing'ir na kejii ntimuu nidung'dung' ake sii ninyee nituum aiteleki.

Eeh kadamu kore sababu nataasie ana sia naa ropiani agiraa aing'oruu to sokoni. Naa kore ena siai emiraata ombukaa olnyanya to sokoni. Ouuni ake mpokunot neeku eropiani egiraa ana ntang'ile aing'uruu tene.

Ore enaikoo tena sitaayie iloloan oinyate te nkampuni naa kang'as ayaa lelo ilolan enia ampuni naiyang'unye, naloo aitodol ajoo kore ilolan laishoo asho laitimirakita neinyalate naliiki sii maishoo ulie ilolan tenedimayu. Neeku kore tiniinko tinisitaayie ilolan oinyalate naa pii iyaa ilolan oinyale nia ampuni niyang'unye arashu nikinchoo pee etuum atodol matee neduaki atee ajoo einyalate pee kituumi ataaret.

Ore enaikoo tanaliiki ekampuni ajoo etuu aing'amu ilolan oishiaa naa kaoshooki to nambari enchee e simu arashu asiraaki olkilikwai to ilmutandao lenchee alikii ajoo etuu ang'amu ilolan loishiaa arashu abaaki nanu makeoon ena ampuni naishorutua arashu nainyang'unye ilolan.

Ore oltung'ani oitagore tang'araki ololan lenye eishiliwieki, naa kaaliki sababu ajoo kanyoo pee eishiliwie elolan, kanyoo naiboo pee atuu ebaau te rishataa nanarikinoo. Naaliki maa kuutiti ashoo abaaraki ebaye naataase pee atuu asekuu ololan lenye. Naaliki sii meeting'iria tenetoon abaau elolan.

Aara sapuk enchipai oleng tena siai otenebo ntokitin pooki inyi, amu aa kelek ena siai naa sidai sii negool.

Kaoshoki esimu olainyang'ani lainyang'unye ena TV teloo mtandao naliiki enyamali nanotoo arashu nanotoo TV ai .Tene meng'amuu esimu nasiiraki elikilikwai agira ake aitokii alikii enyamali, nalikii sii ajoki paa rinyokii ropiani nelotuu ayaa TV enye pee eloo aitobiir.

Ore enaikoo tanaliiki lopeny' ajooki kaiyeu nashuuku elola naa kaliiki enyamali naata olola. Tena kebaye apaa arashu kentooki ninyeng'ua tene ninchee naa kaliiki enyamali elola najooki sii mee esishoo, neeku kaiyeu nashuuku. Kaoshooki esimu arashu asiraaki lkilikuu arashu abaaya ewueji namirishoore ninchee. Neeku nena nkoitoi nadiim atoliikinye ajooki kaiyeu nariyuu olola amu mee sidai.

Eeh ore baye nagira aasa tene naa ltung'anak ogira anyaa endaa aa seleng'en aree olbaarnoti oboo. Egiraa ninchee ashipakino negira anyaa endaa. Neeku ninye nagira aasa tene.

Ore eni inkoo pii etobiir ena ndaa, ore ang'as ore ena naa elikung'u nepejoo. Neeku ing'as ajiing'i elikung'u nitobiir aitobiraaki nituum atapejoo metaa omeoo. Nipeej egira aibelbelekeny' omeoo pooki wueji. Neeku nejaa inkoo tintobiir ena ataa intelekii enkimaa nee sapuk onkuuk nibelbelekeny' pee mee pejoori oleng nibelekeny' maa kutitik omeoo.

Ore enkitobirata naiyeu nadol tena siai naa eneasita ele ltung'ani arashu eneikoo teneii enkaleem egiraa aitumia ena mashini. Aiyeu sii naiyeloo eneikoo tenenang'aa teneiuo enkaleem metikija.

Kaitodol maa kutitik eneikoo tene iyeloou ena siai e yarare. Kaing'as aitadol ndaaki mpukunot naapasha naidimayu neeyeri. Naaliki neikonii tene dung'ii mbukaa one eikooni tene ng'etii nkuashen maa kutitik. Naitodol sii eneikoo tene itumia ena mashini eyarare aa olgas. Oneikoo sii tene iyeloou ajoo eoo endaa to saii ashuu to ldakikani onaarikino, one ikoo tene dootu endaa teneaku eoo. Neeku nena nkoitoi nalikinyie ltung'ani mee taiyeloo ena siai.

Ore eningo piinya ena daa naa ing'as agelu ajo kaa daa inosie kuna kiri amu etii ene mpukunot o ndaikin kumok, amu etii orgali, netii nkiri, netii enkum, netii sii entoki naji kachumbari. Neeku kang'asa agelu tenaa korgali anya o nkirik arashu keng'um tenebo o nkirik. Naitoki sii agelu soda nawok arashu enkare, neeku neija aiko pee anya ena daa.

Ore enaikoo paa tobiir ena ndaa naa kaing'as aing'oru eguruma, naing'oru ntokitin ake iyee pooki naiyeng'unoi neitobirieki. Aata eguruma, enkaare arashu kulee, esukari ashu shimbii, wee ntokii naikorogie. Ore ake paa aitushuul eguruma tenebo onkaare ashu kulee naikoroga meibung'ataa neeku maa oshoroo. Ore ake paa idiip naiteleki erokio enkima nabuukoki maa kutitik egira aitobiir ma nabo maa nabo.

Ore anaikoo paa anyaa ena naa kang'as eireshuu meoo. Ore etoon aa kayeerita naa adung'udung'u naitoodoki atua nkaare meitotua to ldakikani akeiye oikaash omeoo. Ore pee aaku eoo napiik esahani natuum ainosa.

Eitakweni nkera ntokitin kumook te saa enkiguran aata aikumook baya nasii to saa enkiguran aidimayu naa endalaa nagira andalaa, neeku neitakweni ninchee maate ana anaikoo tene guran. Neetai sii enkera naiguran to nkotoi naapasha. Neeku edimayu neitakweni enkera enkoitoi nagirai aiguranie arashu eneikoni tene gurani nkulee nkera. Ore enetiu ele kwaak le kwenia naa esidai amu keishipakino nkera esaa nagira aiguran nedamuu sii to sai pookin.

Etegemea ajoo kanyoo atalakie lelo ilolan. Ore paa enkoitoi e simu atalakie lelo ilolan naa kashuuku ropiani te simu aa keeta ewueji naironyii pii ituum atushuuku nenia ropiani nikishukukino esimu enoo. Ore paa cash aishoo elo ltung'ani lainyang'a to lolan naa aomoon ajooki paa shuukoki ropiani eare nataalakie elolan amu katalaa naa katitin are. Neeku kaomoon ake ajooki. Tene diimayu naalakwa naidipaaa atalaa elolan nkatitin are naa kaoshokii esimu arashu asiraaki olkilikwai paa atuum atushukoki nena ropiani.

Ore naikoo tanalimu ewueji namanyaa agira arishuu maeakini olola lainyeng'ua naa kaliiki ltung'anak alikinyie wuejitin naibalaa ana sukuul nataaniki, ashu sipitali nataaniki, ashu enkaaji sapuk ake iyee ataa egorofa naidimayu nataaniki naaji paa atuum ayaaki ilola. Naa tenemeeti nena naliikinye olduka lataaniki oing'ero enkaarina arashu eidimai sii naidiim najii atolikii to irkiek tana ketii olchaata sapuk lataaniki naotuu ajoki meeu mpaaka enkaalo lo sheeta. Tenetii sii wueji naijoo kanisa arashu nkulee ake wuejitin neibala oleng naa kalikinye ajoki meeu ompakaa enia wueji amu ninye ataaniki.

Kiramatita nkishuu mpukunot kumook amu kietaa nkishuu kaat aare, kieta nkishuu ong'iri, nikiramatita nkishuu ekulee. Ore taa nkishuu ong'irii naa mpuranaa aa kejii to nkuutuk olashumpa beef cattles. Neeku kietaa nena empukunoto e dukuya. Kintooki sii aata nkishuu e kulee naaramati ake pee elepii netumieki kulee, aa kejii te nkuutuk e lashumbaa diary catlles. Neeku nena nkishuu nikiramatita.

Ore enaikoo tanaisum oltung'ana peeiye eiyeloou ena siai, naa kalikii enaikoo pee tene ng'oroo ena baa nang'orieki eldee baoi oikaa te sundai. Naa kailikii ajooki pee ing'oroo maa kutitik pee etuum atayieloo atadalayu ena king'uran. Neeku mbaa aing'orori maa kutitik pii ituum atang'oro eldee baoi otii esundai.

Aisapuk enyamali natumiito olorere ashuu ltung'anak ogiraa anyang'u ntokitin to lmtandao. Aata eidimayu nenyang'u ntokitin nemebakii elolang' oidiim nenyang'u, amu etaa kumook ltung'ana oasisho to mtandao netii sii emukurani. Neeku esapuk elajare edimayu neitumore oltung'ani elalejaak neleeji neruwaya ropiani nemebakii lolang'. Ore anaikoo tenawang'e ena nyamali naa paa isuum olorere metaiyelutoo ajoo kaloo mtandao egira asishore, naa keloo ong'ai egira asishore te siai ebiashara arashu enkinyang'a ololang' pee meloo ake neleeji neemin empisai enchee.

Ore niinko tinilak ropiani e biotisho torkioma le SHA onimieta esiai naa epiik ropiani esimu enoo te rishaata ninotoo nireuwe nambarii elo irkioma le SHA, amu keeta nambarii enchee naata o wueji neikoo oltung'ani tenelaki. Neeku kelelek ata tinimieta esiai naa ipiik ake ropiani esimu enoo nituum naa aterewa nena ropiani.

Ore ltung'ani otagorokine ekinyang'a natalang'a yook. Naa kaliiki ajokii pee meing'oroo amu eekumook iltung'anak onyaang'i, naa sapuuk sii osokoni naaku tene talang'a yiook ekinyang'aa enkoloong' naa akiing'il, akiing'il , aaku anyanyishoo ailoong' tene talaang'aa yoo kinyang'a enia oolong'. Neeku aomon pee meing'oro nalikii sii ajoki keetai ake likai keekun lo sokoni likiidim ainyang'ishoo.

Ore anaikoo tanaliki ajokii keetai ebao ositima naitusulari te murru, naa kaosheki esimu to nambarini enchee amu keeta enkampuni ositima nambarii enchee, naoshoyieki to pooki nyamalii napokuu ashoo te pooki retetoo naidimaiyu neiyeeu oltung'ani. Kasiraki sii olkilikwai to nena ambarii naidimayu nesirakini. Ore sii enkaai tene taana nkofisini enchee te murrua arashu to ldukaa nikitaaniki, naa kabaaki naloo aliiki nayaaki elo raitotia ajoo etii embaoi natusulari to lbarabara arashu te mbaata e lbaribara te murrua ang'.